Inoni ko bendo nikakibe agekarangan AK mwaita akorur komie ako benyiton kokakikaranganbak mwaita korur komie ako benyiton agere kokakinde tuguk orit cheimuche Kiam kiamdoi benyiton kiame ketilatili komengekitun agecher agende chumbik anan ko kachumbari sikwanyinyikitun en Chito neyome akotareti kora borta komuch konyor inyoru ingubut neon ako koraa benyitonkwanyin kabisa amun Indo anyinyindo nemi Barak kabisa akochame bik neia akwoldo bik koraa en indonyo ngealda en indonyo igere bichuton kochan cheyale omakyoldoi en Beit nemi Barak ako beiyin kialdo en Beit nemii ngweny anyin benyiton akochame bik kokotkialda Beit nemii Barak kamayale bik

Achome baishoni amun ba kamanut neon en Chito neyame Ane yaldo en baishoni ako baishoni en Chito neyale koimuch kotaret ? Kobai logok chik AK familia chechiket tugul ako en Chito neyoldol lntuguk chuton kimuche kwalda sikumuch koinuane Biashara nenyinet kosich chepkondok cheimuche kobaishen kotesen tuguk chuton chekabisak en tgenyin ako kamanut neon en bik tugul amun en Chito neyale tuguk chiton kotareti en oleon nei mi neyole sikobokwalda akinee sikosich akinee chepkondok cheimuch koribengei akotaretgei sikoet bortonyin akobo kamanut koraa baishoni en chichiton kayale amun chichiton kayale Kwale sikomuch kowakoinuanengei en Biashara neimuche kokaname inendet sikotesetai komie akoentukaniton akere Komi sugaru AK chumbik

Kit nenyonen metit nyun kwagere komii lakwet nemiani ako lakwaniton kotagu go kokarobanchi lakwaniton amun mi bek bortanyin akotwan lakwaniton komuch komiani miando neyaa kabisa Nebo Moet amun en Moet nanyin kotagu Koon Moet nanyin akomingin lakwaniton ko kit neamae ko ketaret lakwaniton komuch anan kotkomi taretet agetugul nemuch ketaret lakwaniton kemut sibitali sikobit kocheken Moet niton anan ko kit nemi borta nenyin neimuche kokayai koet Moet Kouniton lakwaniton kotagu Kole lakwet nesereti akomatimye okot ingoroik cheilache akobure koaereti lakwaniton akobure kokatiech ngweny ibure lakwaniton komabaibai ako kit Nebo kamanut mising en lakwet koyache kobaibai en saishek tugul

Olonetitoi chito olekiyoito boishoni ko netaa ko boishoni yoee chichiton ko boishet nekitile chaik ak ko boishoniton ketile chaik ko kokoechekitun chaik koik kocheko, ko chuton ko chaik chekokoyechekitun en butet ak ko kemoche ketil, ko chaichuton yekaketil ko ngetu ko chaik chekikuren kacheko, ak ko boishoniton ko kararan amun en yekokoechekitun chaik komokochang chaik chekebute oo kora kongetil chaik koik tuning ko butetab chaichuton komuche kochang'a ak ko boishoniton ko kararan en tiletab chaik, tiletab chaik korong ko kotomo inaam itil chaik ko yoche itilen rotwet nebo chaik, ko rotwoniton no chaik kelite ak chuboit kolitak komnye sing'ebendi ketile chaik ketile chaik ko koronekitun.

Kit netesetai en ireu kominutik. minutik chuton kominutik chebo bandek ako minutik chuton kobandek chekakimin ako bandek chuton kokikorut akotagub Kole bandek chuton kokirut en imbar neyoldol akotagu konyalilen bandek chuton Kotak Kole kirut en ole kararan ako kiyame tuguk tugul en imbar baishet netesetai en Yu ko agere Komi chito nebaru mina niton Nebo bandek AK yelekirutito bandiat niton ako baishet nekararan mising akotinye kamanut mising bandiat niton anan ko Minet ab bandek chuton amun en yekakoet akosich bandiat koimuche keyalda bandek chuton anan Kiam bandek chuton koik amitwogik sikotaret Chito nekimine ananaben baishenyin

Amitwakik chuton ko kakinde sanit akotaku Kole amitwagik chuton kwanyin mising akolekyamdai amitwakik chuton koyache keun nout kotililit agebur en olekararan akoamitwagik chuton Sinam iyam Koyache komii kit neter neyache iyamde amitwagik chuton Kou yache komii mchelek anan ko chapati siyamde chakula ichuton Che anyin mising akoyache komiten kichiket AK bek en kilasit AK olon iyame kotkokel kochechin iye Bech chuton mi kilasit ak olekiamdo keruten kichiket akinde kutit akinye kailugui

En kerenyun en kit netesetai en Yu koigere bik chekasumumak ako mi kit nekere en bik chuton Tukul kokalach ngoroik chekalach ako boiboi mising koboru kelek akoboru Kole mi kit nekere Nebo boiboindo en kerenyun Komi chito nebure ko Mwalimu konete bichuton kere ako Mwalimu niton ko togu kosegeni nyanyik akoborchin ele kichoptoi chakulet chuton amun en kerenyun ko segeni nyanyik, kitunguik AK tuguk chechang mising Chemiten meset.